Wore entoki nadolita tenewoji, nadolita olmarei ototoni tenebo, etiu enaa endaa inosita tenebo, amu etii naa pookin emisa, nirragita isaanini ogilasini naatokie juice, arashu dii ninye naatii juice. Neeku olmarei naa ele ladolita tena misa, etii tenebo aanya endaa. Naa aisidai ena bae oleng' tiatua olmarei, amu keyau naa ena rishata iladuo tunganak tenebo, ekira aanya enaduo daa enye, neshipakino enakiti kata natutumote pookin tenebo.

Ore taa entoki nakira aasa tenewueji, nadolita entasat wenkerai enye arashu enkiti tito, ekira aitobir enkurma enkano, ijo ketiu enaa kegira aitushul enaduo kurma wenkare tiatua ebeshen, peyie etumoki ashomo ateyier inchapatini enye. Neeku naa inabae nakira aasa tenewueji enaa enadolita, na kasidai ena naasita enaduo toiwuoi wentito enye kiti, amu ketiu enaa kegirai aiteng'en enaduo kiti kerai, metayiolo naa enikuni tenitobiri inchapatini. Neeku ebae sidai ena oleng tiaro entoiwuoi.

Ore entoki nagira aasa tenewueji, adolita ilaasak lesiai, wata inkilani nanyokio, nibung'ita orpaip sapuk, nitodolu naa kulo tung'anak ajo iloitobirak lorpaipi lenkare. Netii egarri enye tekurum ninche, netii oltung'ani otii atua enaduo kiti gumoto natuturo, neeku naa kitodolu ajo ore kulo tung'anak naa ilinasiai. Na kaisidai oleng kulo tung'anak temurua, amu isaidia metabaki inkariak inkajijik pookin, amu isumaare naa ninche enasiai enkare ashu naji naa installation orpaipi, naa kisaidia areu inkariak metabai iwojitin duo nayieu naa nebaya.

Adolita iltung'anak kumok onapita eng'ues sapuk narok, nekira aisaidiana pookin aitau enaduo ng'ues tiatua olchamba. Naa ore esiai naitiship nanu tena siai, naa esiai enaboisho naretokinoi aas intokiting nairoshi. Amu ore enaduo kukuu, nelelek duo midim ilopeny olchamba aitau tiatua olchamba lenye, amu elelek ah keshomo ae tiatua olchamba. Kake ore tenkaraki naboisho oltung'anak, ibung'a iladuo tung'anak aretokino enaduo kukuu anap, na ina pidol njere ajo itolua ing'usidin anapie enaduo kukuu, na kitishipisho naa enatoki naji naboisho amu kitelelek isiaitin nimidim duo iltung'anak kutik ashu oltung'ani obo ataasa. Neeku kitukujisho oleng esiai naasi tenebo.

Ore taa kuna pisai nadolita tenewueji, naa ketiu enaa shirini apa olosho le Kenya, hoduo neton ake etii oshi taata kake ibelekenye naa mekure etii pisha orais, naa mpisai apa kuna naitobiri tolarin apa otulusoyie, pee etum ake Kenya Uhuru tolari lonkalifuni tomon oudo ontomoni ile uni, ampaka nakeyie no latest two hundreds. Na ore apa materials naitobirieki kuna sururuni arashu kuna pisai osururuni, naa keji bimetallic materials, arashu bimetallic coils. Na ore tanakata enaa ena nadolita tene, ore ena natii katikati naijo kibor, naa material naji ene brass itobirieki. Ore enda namanita tiorong' naa ijo keng'iro, naa material naji ene nickel ninye itobirieki. Neeku naa ore kuna pisai apa olchumai naitobiri apa tolosho le Kenya, naa kulo chumai itobirieki.

Wore taa entoki nadolita tenewoji, nadolita iltunganak lootii atua enkaji arashu eroom, netiu kulo tunganak enaa keeta enkisuma naata tiatua enaduo aji. Nadolita entasat nakira autaki enkae computer arashu laptop ,aa kajo keeta entoki nakira aitengen natii atua enaduo laptop. Naa wore enaa enaigiero ake te bill board nadolita sinanu tene, aa nchere wore naa ena program naa ene National cancer control program, naa kajo kekira aitengen iladuo tunganak enikuni tenibooyo emoyian e cancer, arashu dii ninye kitengeni sininche metayiolo aajo kainyoo ena naidim ayau ena moyian e cancer ,naa kaji iko peyie ibooyo enaduo moyian, arashu dii ninye kamaa enoshi kata etaa naa inoto enaduo moyian, kaji inko peyie itum eretoto. Neeku enkisuma etii kulo tunganak, naa kaisidai oleng' amu tenitengeni iltunganak naa keyiolou imbaa kumok.

Wore taa naaji eninko teninyiang'u imasaa arashu intokitin tosokoni le Gikoomba, arashu dii ninye tosokoni loomaasai, naa wore ake pee ilo enaduo wueji, naa ining oleng' ekirai aipot enaduo bei enaduo toki, elelek aa kejito mia mia mia mia, kake wore ake pee ibaki iyie inewoji, wore oshi kulo sokonini nemeeta bei naji keuno. Ipopuo ake aielewana maate, kelo duo aaku enkiroroto ino nikincho noto te bei nalelek. Kake wore ake pee ibaya iyie enaduo wueji, ninkilikuanu ajo kempisai aja emirta enaduo kila arashu enaduo toki niyieu ninyiangu. Wore ake pee kijoki bei, niimpot siyie enino tiabori enda naipoto ninye, amu wore naa pee ipaashasha duo te bei, naa kenarikino naa pee ilep siyie peno nedou sininye, piitumutumu ewoji naaji niponunu aanang' pookin nataa ninye nalo aaku bei enaduo toki. Naa eki saidia naa inia shomo noto enaduo toki nikira ainyiangu te bei naa eabori neme enaduo naipotitoi.

Ore taa ntokitin nadolita tenewueji naa kangas ninye aaku kadolita eweuji netii oltaka ashu ilchafui natodolu naa ajo eeta town nataaniki ineweuji naa ninye esotuni ntakatani pookin arashu ilchafui pookin neyauni enaduo wueji . Nadolita naa sininche iltunganak ware etii obo otii atua enaduo takataka , netii naa ele oitashe olioo nkamuka otaaniki picha loibungita sininye enkijiko , naku kitodolu naa ajo ore iladuo tunganak ware nelelek aa enasiai ninche etii etakataka kajo ninche ongamu enaduo takataka nipik arashu naa eetaa ewueji nesotu nepuoi apej tinewueji aya , nadolta naa sininye enkaji natii kurum enaduo takataka naa kioni enye egirae asotie oladuo chafu .

Inyuat arashu inkibelekenyat napuonu ndamunot ainei tenadol ena amu adolita naa nkajijik uni , etii nabo emabati , netii enkae natii katikati naijo kemura enchoto nabo neeta esimiti , neeta ildirishani naitodolu naa ajo ore olopeny enewueji naa kiterua tewueji eabori nilep omenoto enaduo aji naa keyau naa ena ndamunot nchere ore ake peinyok terishata maakutiti amu meyieu naa ntokitin sidan araka naa ibaya naake enaduo wueji ningwarita toltau lino.

Ore taa tene nadolita Rashid Abdala wentasat enye Lulu Hassan naa iripotani tetv ecitizen , ore kulo tunganak pokira naa ormarei , naa ore ake pee idol , ore entoki nalotu indamunot ainei naa esiai naji enenaboisho ashu partneship amu ore iladuo tunganak pokira naa ormarei obo amu entasat wenkitok kake isaidianate ninche aas enaduo siai enye eprofession naa ninye sininche nawa ninche enewueji ashu ewueji nalakwa naitengen sii enanchere ashu entoki nalotu ndamunot ainei aa nchere ore kulo tunganak naa keenyita tenaduo relationship arashu anaa anaa ormarei amu ore ake nkatitin pookin natii esiai naa keas esiai torkwak lesiai , nitoki sii aaku ore peaku iniang amu iltunganak otobiko tenebo , nenyora neasaki ormarei lenye tesiai sidai arashu tenkoitoi sidai.

Ore taa ena siai ecabon naa keta inkasarani nelelelek na kaisaidia ,ore tiatua ena enkitubulunoto inkaitubulu enaa eninkilikwanua, naa ore naa ena kijepe ecabon naa keret nkaitubulu metubulu amu ore nkaitubulu egira abulu naa kabon enkiyanget nayeng ninche peyie etumoki aibusta esiai naji ene photosynthesis naa ninye naisaidia enaduo kaitubului nagira abulu peyie ebulu atum endaa naitubulu oladuo shani ,nebulu ninye tesiokinoto ashu tengolon .neeku ore naa esiai ekabon naa keisidai tembulunoto oonkaitubulu ,naa ina oshi pee euni irkeek kumok amu ore irkeek naa keeng ninche ena kijepe ekabon nayangu enda kijepe naji ena oxygen naa ninche yiok kintumiya iltunganak nikincho yiok ninche ena ekabon.

Ore taa entoki nagira aasa teneweji ,nadolita nkera botorok onkutitik, naagira niche atoni ijo kitodolu auluo enkang ,naa kajo ore esiai naaasita kuna kera naa kegira ake aiguran. amu adolita nkera are kutitik naatonita tolchoni ashu eeta entoki nagira atonie negira aingor naduo toyie botorok ijo keeta entoki nagira aalikino. neeku elelek aa keeta ake duo enkiguran nagira ake aiguran ashu eeta nkaatinin naagira aimaki ashu eeta dii ninye lomon duake tenebo kajo keidipe esiai ashu keeta enajo pee einyototo aas pookin.

Ore tenadol iltunganak loltukituki ashu lorpikipiki naa ore entoki nalotu ndamunot ainei naa chere iltunganak kulo oonyokita oleng oogira aiger ate metii siatin naigeroki ,peyie etum adake teipa entoki naibungaa ayaki naduo kera enyenak ashu ndoropu enyenak ,netum sii entoki naibungie ormarei lenye .naa ore ena siai oltukituki naa keisidai oleng naa nelo sii naa torok siininye ,amu ore ena siai orpikipik ore ake pee esioki nkera aibung ,nemitoki naduo kera adamu ajo enkisuma ashu ashomo college naa kitadoyio naa siininye ena temaisha amu meeta naa nkardasini natumie nkulie siaitin. ore sii enkae oltunganak loltukituki naa irpurisho irkumok, kelokisho kewarie amu keyiolo naa ninche nkoitoi pookin ,toontaoni neori iltungank isimui ompisai ,neeku kelo neeta siininche ena picha torok.

Ore taa entoki nadamu tenadol ena siai enkiguran ,naa nchere ore ena siai neewa olosho lekenya eweji nelakwa oleng amu ore siininye ena naa enkiguran nashipakino ashu naijifunia iltunganak lekenya, aa eweji nayiolo siininche naa keeku akeyie best tiatua enkop msima. naa tenadol ashu tenadamu naa enakiguran, nadamu lakwetak lolosho lekenya loishoo olosho lang enkarna ,iltunganak laijo eliud kipchoge lootigila irekodi ena naji book of records netii siininye oltunagani apa oji enkarna David rudisha netii eselenkei naji faith kipyegon. ore kulo tunganak nayautua olosho lekenya eishoo enkarna sapuk aa keyanyit saai nininye yiok enkop msima aakejo ore lookipyegon naa ninche loomessi Lena siai enkwatare. neeku naa ore ena siai naakishoo olosho lang enkarna amu etayioloki yiok tenkop ashu tedunia msima.

Adolita taa oltungani oota nkamuka chafui nibungita enkijiko naitodolu naijo kichafu siininye ,naa kitodolu naa nchere ore ele tungani naa esiai esiwage eesita orashu keeta entoki naaasita tormutaro peyie eboloo enkare meshomo ,amu ore tendukuya enye nadolita ntaktakani nalio naijo oldonyo naitodolu naa ajo etanangakaki nadua ardasini shu takatakaineweji ,neeku elelek aa kegira aibooyo enkare nengoyu sii enaduo are naa kelelek eyau moyiaritin. naa enetipat ena naaasita ele lee amu keboloo enaduo are ashu etur aitobir oladuo mutaro nelo enkare naa tiningwari niye takataka pee meshal naduo ardasini nelelek epeji ashu etoni mpaka enkata naetuoki aya eweji neji dumping site. neeku enetipat ena naaasita ele lee oleng amu kilepunye naa enkoitoi eusafi teneboloo naa Kuna ariak tesiwage meshomo.

Ore esiai ooropiyiani naa enetipat tenkop ang naa enetipat dii ninye tenkop muj ashu tenkop msima .amu ore enatoki naji eropiyia netisipa olapa tungani otejo ore ropiyiani naa osabuni loltau ashu osabuni leroho, amu ore ake pee eku iyata kuna koshola nemeeta embae ashu esiai nimindim ataasa, amu ore ropiyiani naa kinyangu mali ,ninyangu lorikan enaa eweji akeyie nikiindim ailepakinyie enkarna ,neeku naa ore eropiyia ekiasaki ai toki pookin niyieu .na ina pee idol ajo ore iltunganak pooki oota enatoki naji eropiyia ,naa iltunganak loyanyiti oleng ashu toowejitin netii, amu ena ropiyiani naa egira oltungani pookin oishu aingoru temaisha enye amu miindim naa atamanya maisha sidai miyata ropiyiani. neeku embae etipat oleng iropiyiani neeku ina pee idol ajo kegira pooki ngae aingoru.

ore taa entoki nalotu ndamunot ainei ashu nadamu tenadol ena, naa kadolita olduka kiti kulo looji small businesses naa kajo ore ele duka naa ketesheta duo ake oltung'ani pee etum atimirie ntokiting' enyenak, naa kadamu oleng' ajo ore kulo dukai naa keisidan amu ore enedukuya naa keng'as olduka ijo portable aa nchere ore ele olduka naa meunokino enaduo weji neteshetieki neeku olduka laa ore ake pee indip ataasishore ore ake pee iyieu nindur, na idotu ake enaduo duka ino niya eweji nitodua ajo eisidai biashara .naa keisidai oleng' kulo dukai amu ore ake pee eiteru oltung'ani teweji eabori neeku duo asipani te biashara naa kelo eweji needo. neeku ore entoki nadamu tenadol kulo dukai naa nyaat oolewa ,amu eisidai ake oltung'ani teniteru tenaduo kiti weji nibaiki amu kejo naa ninche ilashumpa ore entaisere nemeyiolo toki ,neeku enaikash inteeru taata ashu tenakata neeku aisidai oleng'.

Oree taa entoki nalotu indaminot ainei tenadol enaa naa kangas aku kadolita enkardasi nagi (delivery note)AA chere ore enaa ardasi na engardasi, naitodolu intokitin nikiyaka oltungani, naigero naduo tokitin naitabawua, nelelek igero impisai onaduoo tokitin, wesiana onana tokitin nayawuaongarn naa onaduoo tokitin, aa chere ore enaambuni pee ipotu (materials yoyote)naa ore ake olori ashu engari, pookin mayauu onaduoo (materials) naipotutuo inampuni,(lazima) pee elotu woina ardasi naji (delivery note)naitodolu naa inchere ajo kuna tokitin anapita, enasiana, kelelek itodolu bei onaduoo tokitin pookin naa sidai enabae, amu ore sininye oltungani oyakaki naa ketumoki aikena onaduoo tokitin neeku pookin ake peeeku etijingaki (agreement) naa teneyiolouni esiana onaduoo tokitin nayawuaki neeku kesidai enaa ardasi tebiashara amu keyau entoki naji (trustworthy)

Ore entoki naitiship tene ashu tenadol olduka naa aisidai oleng' tenebulu nkapi aaku ldukai sapukin naa nchere inatoni ,amu kitodolu ana olosho king'ira endelea enaa ki development amu kitodolu naa ajo kipoito siiyiok eweji nenarikino nikipuo enaa enapoito ilarin lenkop. naa ore ena siai oldukai sapukin arashu ntaoni naa isidan oleng' amu ,ore ninye pee engas enkop aaku olduka sapuk, naa keyau iltung'anak kumok tenebo ,naa ore ake pee eponu iltung'anak lo losho le kenya eweji nebo loonkabilaritin naapaasha naa keyau entoki naji naboisho amu iponunu naa atumo itii nkibaruani ashu mbiasharani, niyiolounono nimbung'ang'a enaa iltung'anak lolosho obo .ore sii enkae sidano olosho ashu nkwapi teneeku ildukai naa ketumito isiaitin oleng'.amu ore naa wejitin naijo kuna nailepa development naa ketii iltung'anak loobisharani netii ilorkasin neeku naa melauni irkasin tenaduo weji.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa kadamu esiai naji ene utamaduni. Aaore taa esiai e utamaduni naa olkekun odamunye inkabilaritin pookin olosho le kenya orkwaak lenye apa lee lenkabila enye, enaa tenakata ore teyiook irmaasai naa ore erishata naijo ena nekinchep irkarash aitau olkishepoi apa lang' lormasai nekiyieng'isho dii ninye aitobirr inkirik arashu aitobirr endaa apa naitobirr naa ilmaasai kikira anake ashipakino adamu orkwaak lang apa le utamaduni amu aisidai oleng' nemeata inkabilaritin nemenyorr ewueji apa naiterunye te maisha. Neaku ore entoki nalotu indamunot tenadol naa aisidai teneshipakino iltung'anak eeh inkabilaitin enye amu ilmareita ledukuya lenye naa lelo, eton naa eitu kipuonu ashulakino naa aaku olosho obo.

Adolita iltunganak kulo loojie elelero aa nchere GenZ enapita ake irkijanani lesirit enye laijo kitodolu ajo kiiumie enkeju, naa ore naa ena enadolita teneweji naa kaidim etejo ore entoki nagira aasa tene naa kajo ketii duo kulo genz esiai naji enemaandamano. neeku naa ore ake tebaati mbaya etiu ena ore ele tungani onapitae ashu onapitae kulo tunganak naa orisasi entagoroki enkeju orashu keeta naa majeraha naanoto etiiki maandamano. ina naa pee idol engirae anap akwetie ashu apik ambulance orashu ena gari oltamayiok pee eigurari tena kitasaruni sipitali meshomki naa abak. nadolita naa siininye eselenkei naata enkila naibor wesurkuali naibor neeta gloves naa elelek ee endakitari nagira siininye aisaidia aas ena siai naji ene huduma edukuya ,neeku ina siai emaandamano nagira aasa teneweji naa ina naa pee idol ajo ketii iltunganak loogira atum irbaa loogirae akwetie aya sipitali.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol nkera kutitik egira aiguran, na kaitadamu sii nanu orkekun apa lara enkayioni kiti naa ekiponu ake etumo ilchoreta lainei loo nkulie angitie ashu kulo oomanya nkaulele aa chere elatia ,ore ake baadae esukul nikitumo aigura naitadamu oleng nena olongi apa kira kutitik, naa isidan ena siai oleng amu ,ore ake pee eppnu naduo ayiok kutitik aiguran empira naa kitubuluno doi ninye amu elelek eponu autakino enaduo pira enikoni tenigurani nelo nidol eeta ashu ejifunsa duake nkuti tokiting onkera kutitik, nebulu tilo kuak leshoretisho naa sidai oleng amu ibulu naa siiyie iyiolo ajo keetae ilchoreta oltunganak litubulutua tenebo. neeku aisidai ina siai oleng tenebulu iltunganak tenebo.

Ore taa entoki nagiraa aasa teneweji ,nadolita irkeek ogirae aun ashu lopikitae enkare toorkarara .naa ore entoki naitodolu ena kitodolu ajo ore laduo keek ounitoi naa enterit ashu enkop olameyu egiare aunie laduo keek ,naaku naa ina pee eyieu enkare pee eitoropil ashu pee eiropijie enaduo terit nagira oladuo shani abulunyie ,naa ina pee idolita irkarara loopiki nkariak ,nedanyi enkiti weji oladuo ararai pee etum aibibiaki enkare oladuo shani otuunoki amu eisidai ake teneeku keshal ntonat oladuo shani nkatitin pookin, tenkaraki naa kelelek aa kirowua eneweji neeku meidimu naa neeku kinosita enkolong nemegirae apik naa enkare .naa ore ena siai naa esiai sidai oleng amu kitengenisho naa ajo ore siininye tookwapin olameyu naa keetae nkoitoi nauniekei irkeek naijo Kuna amu ore ake pee eimung naduo tona enkop nebulu oladuo shani aitobiraki.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol olduka le safaricom, naa eweji ene nindim naaji ashomo ainyang'unyie olaini lino le safaricom, nitoki sii aku teneeta shida naaji ning'ira aimaa olaini lino le safaricom naa ene ake indim ayieu nikiponunui aisho iretot ashu kiponunui aret, naa ore sii ninye sidano enaduo wueji naa itumie entoroni pookin ashu enyamali ning'ira aimaa tolaini lenye amu ninche naa oota data ashu records ino pookin, neeku meeta usaidizi oladuo aini lenye nimindim anotie tene .neeku enkaji sidai oleng' amu eweji naaji nelotu sii ninye aretie oladuo customer ni lenyenak.

Wore ake esiai ejim, arashu aineneng osesen, naa aisidai oleng'. Amu, wore ake pee itii oltungani esiai endama misima, nelelek itonita niasita esiai nagol, nenauru oladuo sesen lino, nitadamishe oleng' neeku naa etanaure sininche ambaka indamunot inonok. Nelelek dii ninye aa wore enaduo siai nitii naa itii enaake neeku inia naa maszoeo. Naa pookin ake teneas osesen arashu teneas mafikirio inonok esiai naa, naa aisidai ake naa tenipuku teipa, nilotu alotu aas ena siai naji ene masoesi, amu kelak ninye osesen entoki edukuya, nitoki aaku wore oshi masoezi naa kiyengiyengie arashu keas entoki naji mind relaxation, neeku naa wore enaduo damunoto nikira adamisho tesiai naa elelek aa ninye nikintanaura, naa kelotu ai refresh enaduo mind ino. Nitoki sii aaku kesidai tosesen amu mee sidai naa sininye esapuko, amu wore ake pee ias mazoezi nijo kuna, naa keaku naa indimu osesen lino ata ninye inkatitin naapuku emergency naa iindim ake akuata.

Ore taa entoki nagiraasa tenewueji nadolita inkera kutitik nainosita endaa aanchere keisafaka ake entoiwuoi enye toombakulini nepuonu pookin atoni tewueji nabo aanya enaduo daa. Naa aisidai ena tolmarei amu ore ake peyie etum iltung'ana erishata napuonu atumo pookin anaa nai enkataa e dinner arashu endaa naa ishipakinono ninye enaduo daa inositata amu , iduakinono naa pookin. Naa aisidai sininye entumoto endaa toonkera kutitik amu ore endaa naaninye naitubulu osesen nebulu enkerai tee tebioto sidai neaku aisidai naa enasiai oleng'.

Adolita enkaji naji ene central bank of kenya ore enkaaji naa enkaji sapuk ooropiyiani ,aa ninye naitasheki ashu naripito ropiyiani pookin olosho lekenya .neeku ore enkaaji naa keeta walinzi oleng naa keripitopi amu ninye etii ropiyiani olosho pookin. nitoki aaku ore siatin enaaji naji central bank, naa ninye naitasheki mbekii pookin olosho lekenya naijo taa naji kuna noo commercial bank asho no equity ninye naisho lisence naa ninye naisho metaasishore siatin ,pee etumoki naa atayiolo mpisai ashu esiai naas naduo bekin pee melo ake neisho iltunganak ropiyiani fake. ore sii enkae euni naa ore enkaaji e central bank of kenya naa kitobir siininye ropiyiani enyanak aa nchere keiprint ni d esign ropiyiani olosho lekenya,

Kadamu nanu esiai enkisuma amu ore ake pee adol Kuna kera nadamu esiai esukul. naa kitodolu kuan kera ajo enkopis ormalimui kitok etii emu adolita iselenken nkera esukul ,nadolita imwalimuni waare orpayian wentasat ,naa kegira naa ena aitodolu nchere ore Kuna kera naa kajo elukunya onkera esukul naata entoki sidai nataasa tesukul naa ina pee idol eetu engirae aiapreciate ashu ishoritae sawadini ,ena enidolita ssiyie ajo ketii sidai emisa netii mbisikuitini keeuo ormalimuni kitok alotu aisawadi naduo kera .naitadamu ena erishata apa natii siiananu sukul ,naa ore apa baada entamata olari ashu financial year naa keetae safari onkera napoi naji top student tenakaraki itoriko subject fulani tenaduo sukul, neeku kaitadamu entoki naji enyuata oleng tenkusuma ashu tesukul.

Ore tenadol ena naa kadamu safarini ookwapi naado naa ore kuna safarini nemesidan oleng ashu meesafe ,amu kelelek oleng esesha etumi enatoki najo ajali. amu kelelek enauru oladuo derefai oreuta engari, nelo dii ninye omeimungo erewita enduo gari naa ninye niasababisha ena accident nelelek aa nkoitoi kumok naisababisha ena siai amu ore siininye erewata ongarin oleng naa kichangia naa ena siai e accident. neeku ore entoki nalotu ndamunot ainei naa ena siai e accident amu mesidai ,amu kiminie iltunganak enkishui netum dii ninye irkulie irbaa lemishiu aikata neeku meeduo naaji entoki nagwarayu oleng. neeku enarikino ake pee eku iltunganak ariak torbaribarani.

Adolita enkardasi teneweji naji ene purchase order na ore enkardasi naa enkardasi neiger enkampuni eeta ntokiting naayieu aa nchere materials ,neiptint enkardasi ontokiting ashu esiana onaduo tokiting nayieu nayakini neeku naa ore ena ardasi naa kigerot ntokiting naipotuo enaduo ampuni .naa ore tiatua enaduo ardasi naa kigero enkarna oltungani oyau ashu oipotunyeki naduo tokiting ,netii enkarna oladuo tungani oigero enkardasi nchere ena purchase order ena enadolita tene benard omondi. naa isidan naa ena ardasi amu keya irkiliku aitabaya peyie etumokini ayau entoki naipotuoki ashu naishaakino naa neyieu enkampuni.

Ore ena siai ositima,a ashu elaata ootokens, nemesapuk oleng temurua naingua nanu amu ore nena kwapi naingua nanu naa kwapi orpurkel nemebaya ositima ,neeku naa loshi sitimani loonkaek yiok kintumiya ashu kulo lochagi tenkolong ,ninche yiok kintumiya aasishore .neeku ore ena siai elaata ositima ashu tokens nemisapuk oleng temurua naingua nanu.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa kadamu oleng' enyorata orpayian tenkerai, amu adol aladuo payian egira aitodol enkayino enye kajo keeta ake entoki nagira aitodol tesimu, elelek aa picha egira aitodol ashu enkiti kisuma nagira aiteng'en tenaduo simu enye. naa isidan ena bae oleng' amu ore ake pee ebulu nkera tenyorata ashu enyor ntoiwuo naa kebulu aaku iltung'anak letipat oonyorisho siininche nebulu torkuak onyori naduo toiwuo naanyor ninche.

Ore taa ena siai nadolita teneweji naa enkaji naake naji ene parliament, naa ore enkaaji ilarikok lekonstituensi aa members le parliament irbungei lotii enaduo aji ,naa enetipat oleng enaaji tolosho lekenya amu ore ninye enedukuya naa ore Sheria naibelekenyitae ashu sheria ngejuk nayieu neimieki naa enaa aji ashu kulo tunganak engasi ayaki tendaaji naji ene parliament nisum enaduo Sheria nijadiliana ninche maate trena keisidai enaduo sheria paa keeku naa niche oimiet meshomo orais alo atukuny. nitoki sii aku ore maendeleo olosho ,tendaaji oshi epuoi aimaki amu ketumo naa ninche irbungei Kila enkolong ashu nkolongi naata esiaina Kila eweki ,egira apuo angar ashu maono olosho lekenya ,neeku enkaji etipat oleng tolosho lekenya.

Ore entoki nadolita teneweji ,nadolita nkera naagira aisuma toosimui sapukin kuna naaji ine tablet aa nchere enkisuma ngejuk ake nayeuo naji eneteknolojia, naa isidan ena bae oleng amu eibelekenya nkoitoi enkisuma tolosho lekenya ,amu keidim enkerai aisumayu teweji pookin naba enaa enatii enkata pookin nayieu neisuma. nitoki naa aku ore enaduo keisuma e internet ashu online, naa ore ake etii enkarai ang naa kitadamu ake keon entoki natiaka ngole ormalimui tesukul amu keidim naa aitadamu koon eimu Kuna simui naaji ne tablet. neeku enkisuma sidai naibelekenya esiai enkisuma tolosho ,tenkaraki naa enkoitoi nagira olosho enaa enkop aimaa.

Adolita ilarikok laijo ketiu enaa entumo etii ,amu ore tenaduo picha nadolita enatasat nabo osenetani tiatua enkaji osenetani tolosho lekenya naji enkaran enye Christile asinge, neeku kitodolu naa ajo entumo etii kulo arikok, naa enetipata naa tenepuo ilarikok atumo tenebo apuo aimaki mbaa naret olosho ,amu ninche naa opuo arubrub neyiolou ajo kainyoo egira loshon aimaa tofauti ,neingoru enaikoni ena larikok lenye peyie eyau enkibelekenyata atua olosho ,neeku enetipata oleng entumo oolarikok tenetumo tenebo amu keeta naake entoki nanyor iltunganak lolosho lekenya ashu iltunganak oorikito ena duo tom ashu tenetumo aanya ilomon eipirta entoki naret olosho.

Ore entoki nagira aasa tenewueji nadolita iltung'anak okuni etii enkayioni naijo eata entoki nagirai aelie naa ore oladuo tung'ani ogira aelie inatoki, naijo ketiu anaa oloiboni amu ore ninye olkishepoi lenye naa oloiboni ake oishopo inyji. Netii oltung'ani otii kurum enaduo ayioni naijo keitodolu naajo ninye duo otirikoko oloiboni kake nejokini ninye meitashe tenelakua meshomoki naa aishugukia ashu aramat oladuo oepuo ayiaya oloiboni. Neaku naa ketiu anaa ore ena ayioni naaketa embaye nayeu neyiolou toloiboni, arashu keata eretoto nayou toladuo oiboni neaku kajo keata enkirukuto ajoo keidim oladuo oiboni aisaidia naina naa piidol eiturukunyita eata enagira aitas oladuo oiboni.

Adolita ntokiting' naika teusi naijo kitodolu ajo pirai noshi naishop ilewa esiata naa enoshi siai naasi entomononi ashu e girlfriend enye. naa enetipata ena bae oleng' naa kerepita iltung'anak pee eitumiyia ena pira enoshi kata eesitae ina siai amu keeta moyiaritin naibooyo, amu ore ake peeku inchopo enaduo pira ,ore ake pee iyas ilo kasi tentomononi ashu tentito akeyie pooki nitaasie bati mbaya nimwoi ashu emwoi enaduo tito ,ashu emwoi nabo nememwoi enkae ,naa ore ake pee intumiya Kuna pirai naa kitadoyio chances nindim atushurtaki oladuo tung'ani enaduo moyian niyata .neeku keisidai ake tenindim oltung'ani atapala ina siai ashu ai abstain a nintumiya ena pira natii eneweji. naa kelo nitumiya siininche iltung'anak oyamate tenkaraki keidim aisaidia tesiai naji ene kupanga uzazi amu ore naa pee intumiya nimigor enaduo kitok ino.

Ore ake pee kirikino piin eap ino embenki, naa ore ake pee intap enaduo ap ino neeta eweji tine tiabori nikijokini tap to forget your password ore ake pee intap ineweji naa keeta maswali nikinkilikwani pe etumonini atayiolouni tena keyieu ogira aikilikuanu tine ,kelelek kinkilikwani akaont namba ino embenki ,nikinkilikwani nkuti security questions ake nikirewakini siininye entoki naji OTP a one time password airiwaki teesms naa ninye ake ipik enaa code neeta eweji nikintodol ajo put your new pin. ore ake pee ipik enaduo piin niyiolo siiyie ajo mikintoki arikino, naitumoki taa tenakata ailoga iin neeku ina piin imooki aitumiyia.

Kasidai oleng' teniata account embenki amu kasidai tookuna oitoi ; ore enkoitoi edukuya, naa ore embenki naa indim atushumie iropiyani inonok netoni tenaduo wueji tenetaa naa migira aitumia naa aikipikakini ake tenkoitoi safe naa ore ake enarishata niyou nitum ake iropiyani inonok elulung'a. Ore sii engai sidano embenki naa indim atipika iropiyani kumok naa mindim nai airragie tiaji arashu miindim atipika esimu amu ore naa embenki naa keakomodet ninye iropiyani naara esiana nara. Neaku ekisaidia naa embenki pee isudoo iropiyani inonok kumok netaa naa mitumiki arashu mee safe tining'ua tiaji arashu tinipik enaduo simu ino.

Ore entoki nagira aasa tenewueji nadolita intasati are natii atua ewueji oonkiri arashu namirieki nkirik naji butchery. Netii sininye olopeny arashu olamirani lonaduo kirik, etii atua inaaji enye naji butchery. Nadolita emama naitashe toldirisha ajo naa keetaa inkirik naayu neipimakini ina piidol etinyikaka oldirisha kajo kegira agelu pee etumoki atalaa. Neaku biashara ena oonkirik naasita olee otii atua butchery negira ninye aimakii ilkastomani lenyenak amu adolita ake sininye eselenkei arashu entasat eare nagira sininye ajing' enaduo wueji.

Ore entoki nadolita tenewueji arashu entoki nagira aasa nadolita enkayioni kiti naijo keshipa oleng' amu kegira akweni, nadolita oltolut ajo ijo keitau olmaima amu meata enkeju nabo etatene. Ore enkeju etatene netiu anaa ketudung'oki neakuu enkeju olchuma eishopokoki nidol ninye egira akweni ijo ketiu anaa keata naapa emion naimaye nedung'i enaduo keju kake einoto naa eretoto amu kajo eata oltung'ani oinyang'aka naduo keju nalotie nedol naa sininye ajo einoto nafuu.